Onego ing'e pek mar lowo, ka en lo masianyore, kata lo motegno. Onego ing'e kuma pii ochope. Kendo onego bende ing'e, kaka gige minyalo tiyogo kaka, opaw, kaka tol, kaka rapim kata fut bende

Mokuongo en weche fuambo kod keyo nikech mae en sitesen mar TV kendo kane watindo to ne wang'iye ni en saa achieng' to ji ne biro to bedo piny, to neno fuambo kod keyo e Citizen. Mar ariyo, bende okelo kipindi matindo tindo kendo mamit ma riwo jo Kenya duto e piny.

Eee chalni kae itede. Nikech anyalo neno, sufriechni ariyo, achiel okete e mach, moro oumo wiye, kendo aneno mach, ma be omoki kotii gi kibrit, kendo be aneno kendo molosi gi kite adek. Aneno yiende ma be nde chwalo tedo chiemo no. Aneno oludh kuon, manyalo nyiso ni bende kuon emi tedo, kendo be aneno gunia kata manila, manyalo nyiso ni nitiere mogo e iye kanyo. Koro anyalo wacho ni kae idwa ted kuon saa abiriyo nikech bende ler nitiere ma ok nyis ni en gotieno

En ni seche moko igedo kamoro, kendo gini inyalo bet giti go kuom sombo loo kumabor kitero kumi igedo. Mar ariyo, en ni inyalo bedni pii onge kendo itiyo gi gini kuom sombo pii mitero e dala mar ang'wen, en ni odhi omo yien kamoro, nikech gi yudo kuma yien imiyo jii nono, kata gitong'o yien e dala gi. Koro otiyo gi gini, mondo odhi osomb godo yiende

Gini ne atiyogo ndalo ma nepod an asomo, kane wantiere e skul. Kendo ne iyawe seche ma liet ng'eny, mondo ofwadhwa kendo okelnwa koyo, to ka koyo ni nitiere to newalore mondo kik okel koyo. Koro gini ng'enyne newatiyo godo mondo, omi wayud koyo kaluwore gi chieng' mang'eny kata liet manyalo pong'o klas

Mokwongo, en gorofa ma jii ochung' e wiye, nikech jii dhano go nyalo neno jok maringo, ma koro miyogi mor. Mar ariyo, gin jogo maringo gi, nikech dhano ochung' ng'iyogi, mano ko bende miyo jogo mor. Mar adek, en kaka obar pabni endi, ng'ato ok onego odhiye kar ng'ato kar nyawadgi, mano bende miyo jotugo mor, nikech mano nyiso ni, ng'ato koyombo mokuongo nikech lain ne nitiere mabor, ok ginyal wacho ni ng'amo odong' chien, ok dhi yombo koro mano bende miyo gi mor

Ahero timo tijni nikech mokwongo omiyo alworani bedo ka kaler, kendo iyudo yamo maler, ma ok miyi, tuoche. Mar ariyo bende ahero timo tijni nikech omiyo asomo gik mang'eny, kaka luwore gi kaka gik ma gitiyo godo kae, anyalo ng'eyo kaka onego bedni a aloso gimoro. Emomiyo ahero timo tijni

kae itedo nikech aneno kendo molos gi kite adek, to bende aneno sufria mopong'o pi , pod aneno dhano moriewro kakudho mach. To bende aneno yien, pod aneno mach ma be omok gi kibrit.

Mokwongo, jatugo ma bende iluongo ni Nyaminde. Ma bende ong'ere kaka Wilproda e tugo mar Papa Shirandula, ema biro e pacha nikech wach jiko maneno ka miyo ni tiyogo mar Jikokoa. Nakwongo ng'eyo jiko ni, ka Nyaminde kata Wilproda ema nelande. Kendo ang'eyo ni miyoni tiyo gi jiko ni mondo mi kik o kik otigi makaa mang'eny nikech kaka entiere e nyinge, Jikokoa en ni okungo makaa maber. Omiyo kitedo gi Jikokoa mano bro nyisi ni ikungo makaa kendo ok iti kodgi mang'eny

Mokwongo en pii, nikech aneno ka nyathini, tiyo gi pii kuom luoko nanga. Mar ariyo en traf, motiyo godo bende nikech oolo pii eyie kanyo, kasto oketo lepe eyie kanyo mabe konye kuom lwoko. Mar adek bende aneno chiemo, ma en rabolo, e toke kanyo . Dhano koyieng' koka bende gimor. Mar ang'wen bende aneno ten mobete, de ok obet, de oseol. Koro nikech obet, oyudo mor e chunye. Mar ang'wen bende pod aneno ko orwako wuoche, e tiendene, koro gik moko ok dii tiende kata kuthni ok chwoye kwonde mowuothe, mano bende kelo mor. Mar ang'wen bende aneno, kubni ma oketie pii, mago bende kelo mor nikech koro okano piye go, ok ochuno ni nyak oringi odhi oom pii kok oduog olwoki, mano bende kelo mor

Mokuongo anyise ni nyaka obed gi kitanda. Mar ariyo, mondo onyiew ongede. Mar adek koro anyiseni mokuongo, okuongo opedho sit piny eka koro eka opedho bedsit kasto opedho blanket ewiye malo kaeto onget ma uumore godo bende oketo ewiye malo kanyo.

Mokuongo en ni jok modak kae gichido kendo ok gihero aluora maler. Mar ariyo en ni aluoranieri nitiere suna mang'eny emomiyo nitiere gik geng'o suna mang'eny. Emomiyo nitiere gik mag geng'o suna mang'eny eiye kae. Mar adek en ni jogi bende pod tedo eiyekae nikech anyalo neno gige tedo kaka okombe, pod anyalo neno san moket eiye kae.

Kae miyo achiel nepuro kendo mine moko ariyo olwore kaachiel kod nyathi kendo mama moro achiel tango ne gi gimoro e simu momiyo gi mor gi mor ahinya

Ang'eyo tero jii nyange, e dhot mar jo Luhya. Kendo wachni endi, ober nikech omiyo dhano ok yud tuoche maricho richo kaka ayaki

Eeh, giolo jii hola mabende ichiulo mos mos mondo jogi eki bende omi odhi mbele gi tiyo, timo ohalagi koro gimiyo gi pesa

Bengi mar Equity, kochung'negi gi jotend jotendgi ang'wen, ochiwo pesa maromo milion prario gabich ne jotugo mag Kenya National Drama. Negichiwe tarik apagochiko dwe marario, higa gana eluf ario gi prario gabich. Kendo ntiere bende signature jatelo kanyo, manyiso ni pesa niendi osechiwe.

Chon ne chuno ni ng'ato nyaka odhi e supermarket kadwaro gimoro. Sani to inyalo kawo mana simbi kasto idonjo e mbui, to imanyo gima idwaro e Carrefour kasto iketo gigenigo e okapu, mabende kisechulo to idhi kelni nyaka e wang' dhodi. Kendo ndalo machon, ka ne koka ochak wach mar ni ikeloni nyaka e wang' dhodini, ninyalo yudo ni kani keto gikmoko mondo odhini, ninyalo yudo ka ji okawo gikmoko mane iketo to nisechulo. Sani to ok tim kamano, sani arita nitiere mamalo.

Ka nitiere seminar madhi mbele, kendo ipuonjo jii gi jatelo, nkech aneno ka dhano obet e mesa moluorre, kendo gintiere koda pii, to bende gintiere gi buge gi kalembe, to kendo aneno ka ng'ato ndiko, manyiso ni ipuonjogi gik manyalo konyogi.

Mokwongo adhi nyise ni odonj e mbui, ma e www.ecitizen.go.ke. Ma kana koro be onyalo time gige ne kien owuon. Koro odhiloso akaont ma en mare owuon, koseloso kanyo to odhi diyo services mabe dhitere e gik moko kaka business registration services nikech koro odwa mondo olos olos biashara ne. Mar ariyo dhi tere kuma koro o ondikore mabende idendo gi dho ngere ni registration. Kochopo kanyo todhi ndiko nying nying biashara ne kendo odhi ndiko ka biashara ne en mar uso gik machal machal nade. Odhiketo, adres ne mabende mar ofis motiyo godo kendo odhiketo dhano ma bende gidhikonyre godo e biashara gi ni endi. Kendo idhi tere kuma koro onego bedni oketo gik moko kaka, KRA pin, oketo gik moko kaka kitambulisho ne ei akaont ne ma bende oseloso chande. Kasto kotieko, todhi chiwo gini, odhi diyo submit

Mokuongo en mon e tich nikech jogo mochung kae tetetete gitiyo ne kampuni mar farmers choice. Mar ariyo en chiemo mabende giloso gande kaka ringo, anguro. Mar adek apenjra ni gigi giyudo ga kanye?

Mokuongo iluongo jopuonjre e mbalariany mondo obi owuo gi dhano manitiere e gweng wa. Mar ariyo bende, dhano luorore kalando ni nitiere puonj madhi dhi mbele e hall maduong e aluorawa kendo gijiwo jii mondo odhi mondo owinj puonjno endo nikech odhi konyo dhano mantiere e aluora wa.

Tijni konyi kuom chungo jok, chungo luoro ne jogo mantiere koda tuo mar okimi kendo gikonyo mondo dhano manigodo owuog oko ewi, e yoo mangeny mondo mi okonygi nikech sani dhano nyalo dak koda okimi maok otho mopogore gi chon mane ka iyudo okimi to ong'e ang'eyani nyaka itho

Ahero timo tijni nikech mokuongo ange go abal kendo mora ka ago abal to dhano obet ngiya kendo gimor kendo giwacho kaka gigombo ngeyo abal kaka angeyo goyo. Mar ariyo, ahero timo tijni nikech akonyo dhano mabende okia goyo abal, apuonjogi mondo mi gidhi mbele, gidhi e okang mamalo. Mar adek en ni ndalo ma chieng ngeny miyo ngato dende ok tuo ahinya nikech asiko ei pii

Mokwongo safarikom ema biro yie nikech, gini en gino molos gi safarikom. Mar ariyo en ni kanyiewo gini takete oda to adhi konyora kendo ok abi bedo ka pile pile. Anyiewo credit mondo mi anyiew godo data nikech gini atiyo go eot totiyo ma ok ochul kisechule dichiel.

Eeeh, ka jopuonjre nitiere e klas kendo gidhi mbele gi chenro mar puonj kendo anya neno ngama duong kochung mbele mabende chalo na japuonj nikech jopuonjre kopo gigo motimo, aneno ka giitngo bedegi malo kendo bende gintiere gi buge ewi mesgi. Kendo bende aneno obao marateng mabende ondike, koro kae puonjruok dhi nyime, somo dhi nyime

Kae anyalo wacho ni nyombo timore, kendo gimomio awacho kamae, enni akaka nyiri giendi orwakore. Girwako lewni machalre kendo gichalo mangi mor mogundho. Kendo marariyo, anyalo wacho ni mae en nyombo, mabende dho jo dho dhot makikuyu dendo ni ruracio, kendo anyalo wacho ni magi dhano mawuok e dhot mar okuyu, nikech mokwongo en kaka lekegi opangore kendo kaka girwakore kendo kaka opamb kanyo.

En weche mag ajuoga nikech aneno thuol, bende aneno kondik kanyo ni mganga kendo aneno ka gichiwo namba minyalo yudo gi godo. To bende gik magindiko eiye kanyo endo, bende chalo achala gik ma ajuoga ema nyalo timo.